Aah ore taa ena siai naa ekitainoto orng'anayio ee naa ke iutaki ake iltung'ana teleleki enikunakino teneaku kedung'u pee eyiolou si ninche wueji nedung'i, niutaki naa ajo kaji etiu orng'ayioi teneaku oloidm oloidimi aitayu pee mitau naa leton itu eku.

Ore taa ena anaakidim naaji nangas aitayu lelo kititi nganayio ooibor aitayu ninche metaa metii, naa kaidim sii anyaaki atudungo naa naingoru naaji enkalem aowor aitobiraki peyieatumoki naa aitayu inankaie toki siteti natii peaku naa katumoki ainosa ina kititi toki siteti natii atua. Neaku nejia naa naaji aiko